Mwena ũyũ nĩ mwena wa oloitoktok, mwena wa rũrĩrĩ-inĩ rwa maathai rũrĩa rũĩkaine na njĩra nene harĩa ũkoragwo mũhaka-inĩ wa Kenya na Tanzania, na nĩ ũĩkaine andũ mathiaga gũcera, nĩgetha mahote kuona kĩrĩma kĩa Kĩrĩmanjaro, ona hamwe nĩ gũĩkaine na njĩra nene, nĩ andũ a mathai, na nĩkuo wendia wa mburi wonekanaga na njĩra nene.

Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akũmaka kĩndũ gĩake, nĩgĩkoragwo na bata mũnene kũhona nĩ hinya mũno kuiywo kĩndũ gĩaku, na nĩgĩteithagia mũno kũmenya namba ya mahiũ marĩa wĩna mo, ta haha mahiu ma mĩrongo ĩrĩ na ĩna, harĩ mahiu mĩrongo ĩrĩ na ĩtano, kana nĩ ĩteithagia hĩndĩ ĩrĩa mũrarera nyamũ cia mĩciĩ na mwĩna nyingĩ , na no mũhĩtania na arĩa mũikaranagia nao hĩndĩ ĩrĩa mwaga kũmaka mahiũ manyu.

Ũndũ ũyũ ngwona arĩ mwega harĩ mwena wa rũrĩrĩ rwa maathai, harĩa makoragwo makĩrĩha , kũracĩria mũirĩtu wao kana kũrĩha irĩhi harĩ aciari ake, njĩra ĩno nĩ ĩkoragwo ĩ njega kuona nĩ gũcokeria ngatho aciari , kwa kũmũrerera mũirĩtu na agakinya handũ hau, harĩa mwena ũyũ wa maathai makoragwo makĩrĩha na njĩra ya gũtwara ngombe kwĩ mũciĩ-inĩ wa mũirĩtu.

Ũyũ ũgwo aronekana, aronekana nĩ mũthikabu mũnene wa kanitha , na akorwo nĩ mũthikabu mũnene wa kanitha ya katoreki, kana kanitha ci ingĩ, harĩa aronekana akĩhunjĩria acirika ake me kanitha-inĩ, kana o handũ kĩũngano-inĩ kĩa andũ.

Haha haronekana ngurubu cia andũ ngũrani ngũrani, gĩcigo-inĩ kĩa rũgongo rwa bũrũri, arĩa maronekana nĩta mathiĩte macindano magũtengera, kana macindano mothe ma mathako, harĩa o ngurubu o ngurubu mekĩrĩte nguo mwanya mwanya , nĩgetha mahote gũkũrana , hena arĩa mekĩrĩte nguo cita, kira mũndũ akĩrĩte nguo cita hanaine na arĩa angĩ o ngurubu o ngurubu.

Kwaga ũmenyo nĩ ũndũ ũmwe mũru mũno, kuona mũthenya wa mbere gũtũmĩra mĩtambo ya intaneti ,kana ĩrĩa metaga , ĩrĩa cikoragwo cikĩheo ciana cukuru-inĩ, ciana iria ciumĩte mĩciĩ ĩrĩa ĩhotete, nĩ cionekaga gũkenerera na kũhota gũtũmĩra nyamũ ici na njĩra ya ũkuhĩ na raithi, no ithuĩ arĩa tũrarĩ twa mũkĩra kana kũhutia kĩndũ ta gĩkĩ, nĩtwa gereire mathĩna maingĩ kuona tũtioĩ gũtũmĩra kĩndũ ta gĩkĩ, na nĩ makoragwo magĩtũthirĩkia na njĩra nene, kuona tũmĩte mĩciĩ ĩtehotete, ciana iria ciumĩte mĩciĩ ĩrĩa ĩhotete, nĩ ci onekanaga mũno kũgunĩka na njĩra ĩno ,ya gũtũmĩra nenda ici cia ũkinyanĩria ũkĩringithania na ciana iria ciumĩte mĩciĩ ĩtehotete.

Ũkĩringithania na nyĩmbo cia kĩrĩũ, nyĩmbo cia tene iria ta cia mwomboko, nĩciakoragwo cikĩrũnga mĩtugo ya ciana citũ na hamwe na kũmakania mĩtugo ĩria ĩtĩkĩrĩkĩte na mĩtũgo ĩria ĩtetĩkĩrĩte. Ũkĩringithania na mĩtũgo ya kĩrĩũ, nyĩmbo cia kĩrĩũ citikoretwo cigĩbundithia ciana ũrĩa mĩtugo ĩrĩa yagĩrĩire nakũona nĩcikoretwo cikĩmathũkia na njĩra nene ũkĩringithania na njĩra na nyĩmbo cia tene iria ciarĩ cia gũtara, kũonia njĩra andũ ĩrĩa magũthiĩ na hamwe kũukenia nagũkũngũĩra andũ macitũmagĩra gũkũngũiya hĩndĩ ya magĩa magetha kana hĩndĩ ya mararacia kana onginya maũhiki-inĩ.

Haha ĩronekana nĩ manathi arĩa marutaga mawĩra mathibitarĩ-inĩ maitũ, harĩa makoretwo magĩthiĩ icigo-inĩ ta, cia maathai harĩa mũnathi ũyũ nĩ aronekana arakorwo agĩthima mũtumia ũyũ cukari, na kũmũthima gwoko-inĩ gwake, manathi maya matwarĩte motungata maya mĩciĩ-inĩ kuona andũ nĩmakoragwo na hinya wa gũthiĩ thibitarĩ, na nĩ maregaga gũthiĩ thibitarĩ gũthimwo, kuona gũthimwo cukari nĩkũmenyaga, nĩkũteithagia mũndũ kũmenya hĩndĩ ĩrĩa wabatĩra, kana hĩndĩ ĩrĩa waikũrũka na nĩkĩĩ ũbataire gwĩka , kuona manathi maya nĩ makoragwo makĩ mabundithia.

Aya nĩ atumia arĩa maronekana maigĩtwo handũ hamwe na gũbundithio njĩra njega ya kũrera ciana, na amwe ũrĩa mabatairie kũnyitanĩra, harĩ kũrera ũreri mwega wa ciana, ũrĩa mabataire kũmongithia na ũrĩa mabataire kũmenyerera ciana ciao.

Hĩndĩ ĩrĩa ndona ũndũ ũyũ, kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa, nĩ gũtambio, gũtamba kwa mĩrimũ ĩrĩa yũkanaga na gĩko kĩũru, harĩa andũ hĩndĩ ĩrĩa marega kũmenyerera ũrĩa marate gĩko, mĩrimũ ta ya cholera andũ nĩ makoragwo na mĩrimũ ya kũharwo gatema, andũ makoragwo makĩgũmĩrwo, mũno mũno icigo iria maaĩ maya makoragwo magĩthiĩ kwerekera harĩa ciana, iria cikoragwo cigĩthaka o handũ harĩa cia kinyĩrĩra, kana cigĩthaka na maaĩ, cikoragwo cikĩgũmĩrwo na njĩra nene, harĩa makoragwo makĩnyitwo nĩ mĩrimũ ta cholera na kũharwo gatema. Maaĩ maya ma gĩko, marĩa makoragwo magĩthaka namo, nĩ makoragwo makuĩte mĩrimũ ngũrani ngũrani ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩmagũmĩra.

Thirikari nĩ ĩkoretwo ĩkĩamũkĩra na kũhĩmbĩria njĩra ici njerũ cia gũtũmĩra intaneti, nĩgetha makorwo makĩiga rekodi , harĩa makoretwo makĩamũkĩra tekinoronjĩ iria makoretwo makĩiga data ya ũrĩa, na riboti ciothe ciĩgiĩ ũhoro wĩgiĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ.